Yoche itinye korong kerichek, ak yoche iker ile wany roboni? Miten ropta? Yoche iger korong ile wany nomege ak kasari? Ago ye kaimin koyoche irip kabisa ak kerichek iger ile kogoronegitu asisich keswek che kororon che tindoi ne karan kabisa.

Kingete subui keipchi marurek, ye kogeipchi marurek kimuche kigochi chumbik koboto chengek, ak ye kogikochi kemuche kimanda tuga koba ele tam koageten. Imuch kor ingong'ete ng'etik kelenchi ng'etik koget mara koba legemet kobokoribot tuga en yundo ak tor by saa saba yon kinaga beek. Ye kaginaga beek kimuchi kebutyi kit neu ndisiot ne nee, ak mbore saainon kogoimen, che kigee konyokegei agoimen keger tuga baga koron subui kora kegetyii kounondo.

Agere ak lagok che chumbekmine ketit mongen ole ket nee. Mine en kwenetab biasinik ak ogere kole biik chemi taban kobot , mi alak che kalach reflector chemokere ole ng'o. Ak ogere kora biasinik chechang en ireyu.

En M-Pesa koyoche kabisa keibote ID ne copy lakini biik che chang en kokwenyun komoibote ID yon bendi M-Pesa. Kou nguni yon bo kondo rabinik simoit ii, ibore iteben chito ilenchi konon ID neng'ung komotindo nan iteben , mara koyok chito lakwet, komongen ID so kit neu noto nebune biikab kokwenyu.

Kit netai kabisa koyoche ipirchi kap customer care ye koipirchi imwochi ilenji keyokte rabinik koba nambait ne ter ak kit age kora koimuche irevasen inyendet mi nambaishek che chile. Kot ko chito nemye inendet komuche kowek rabinik anan ong'alal ak chito ibirchi simoit inendet ilenchi kachil nambait achil koba ter, ak komuche, kot ko chito nemye komuche kowekrabinik.

Ochile star, one hundred en simoinyun ak awe option nebo PUK. Ye korowe option nebo PUK koyoche kongen ID nekirijistanen simcard ye kagonon ID ak kogonon number agany for minitishek kidogo kogonon PUK. Ye korogochi PUK ii koseten PIN neimuche kobwat sait age tugul.